Kae aneno jogo machalni otieko tiegruok moro, kata puonjruok mane gintie. Kendo ose migi kalatese, manyiso ni gitimo maber, e puonjruok mane gintie. Kalatese ma gitingó go, nyalo bende nyiso, ni gitieko tiegruok mane gin go. Kendo imiyo gi ka bedo odiechieng' mogik ma gintiere tiegruok machal kama. Mane nyalo bedo tiegruok mar rito alwora, kata mar pur. Kaluwore ni joma nitie gin jogo machalo joma ohero pur kata ohero rito alwora ma gintiere.

Kangíyo malongó, aneno ji ang'wen. Achiel kuomgi orwako nanga manyiso ni en jarit arita machalo mar tend loch piny ma kaunti. Kendo chal ka gima omako ngáto kendo orwako ngáno ei mtoka margi mar piny owacho, mar matin mar Kauni. Ka otero ngáni kuma chal ni apisi margi nitie. Ka ochalo ngáma nigi ketho moro. Mano e gima timore ka.

Ka aneno gini malongó, aneno ka ma japith mar rombo. Kachal ka gima omiyo rombo yath moro gi e dhoge, ka oketone lwete e dhoge, mondo rombo ni oyud yath. Ochalo rombo ma eka oya liel. Nikech kingíye malongó, to oonge gi yier mangény kaka mag rombo moko. Mano e gima aneno ka timore ka.

Magi gin tong'. Tong' iyudo koya kuom gweno. Tong' en gino mayot mondo okethore kata mondo otore. Kama e kaka inyalo rit tong' mondo kik kethore, kata kik tore. Mokwongo, en ni nyaka kete kuma yom, ma ok onyal diyore ma otore. Ka ngény ji keto e, keto gi e wi kwoyo, kata e wi, e wi lewni moko mayom mondo kik gitore. Mar ariyo, kakinyalo rite mondo kik okethore, kata kik otore, en ni kiwuotho kode, nyaka idembe maber, ka itingó tong', to nyaka idembe nikech ka oyukni, to onyalo tore kendo onyalo kelo ni lal. Mar ang'wen, mar adek, ka po iketo tong' e e crate ge mag tong', tok oro bed ni ilwo gi mangény ahinya. Nikech ka ilwo gi mangény to ginyalo diyore kendo tore. Mago e yore ma inyalo rit godo gini mondo kik kethore.

Ma en pith mar gwen ma toyo tong'. Magi e gik ma ngáto nyaka ngé e tich machalo kama. Mokwongo, nyaka ngáto bed ni ongéyo weche mag ler mag rito gwen. Nyaka obed gi chiemo mar gwen matoko. Nyaka obed gi kar ot ma ogero ne gwen machal kamago. Nyaka obed ni ongéyo yath kata yien ma ichwo gwen gi, ka pod gitindo mondo ogeng' ne gi twoche ma nyalo hinyogi, kendo manyalo nego gi. Mago e gik moko ma ngáto nyaka ngé kuom tijni.

Mae en kar yudo thieth mar Homabay. Ka en achiel kuom od thieth madongo e kaunti mar Homabay. Kae ikele jotwo, ma dwaro thieth makende koyae kar ute thieth ma moko mayudore e kaunti ni mar Homabay.

Mokwongo adwa ni mondo awachni ahero tijni ahinya. Ka ma en uso ma itimo ei mbui. Ndalo moko chien, ne adwaro mondo angíew, o ong'we yamo mondo okonya e tijena, kendo okonya e wuoyo gi ji, kendo tudruok koni gi kocha. To ne aonge thuolo mar mondo adhi e duka, mondo ayier ong'we yamo maber. Nadonjo e mbui ni mar Jumia, kendo ne amanyo ong'we yamo mane adwaro ka ne ondikna gigo duto te mane ong'we yamo mane adwaro nigo, ne achulo um sendi kata omenda mara ka okalo e ong'we yamo. Kendo bang' ndalo matin ma ok ngény ne ndalo abich ne aseyudo ong'we yamo mara. Ne ayudo ka en ong'we yamo maber, kendo kaka ne ondike e kaka ne en. Omiyo en gima ahero sana. En gima ahero sana. Ni tinde anyalo nyiewo gimoro e, ei, yor mbui, kendo chopna ma ok achandora mondo adhi, akaw thuolo mara kendo adhi go e duka kata adhi go kuma inyiepe. Omiyo gini en gima ber, kendo ahero ahinya.

Kinde machon, tijni ne onge. Kendo ngáto ka ne dwaro nyiewo gimoro to ne odhi kar uso kende. Ka otingó gige, gik ma odhi tingé gik ma onyiewo. Kata ka en gi nyamburko to odhi go. To e kinde ma sani, mano oselokore. Ka sani inyalo nyiewo gik moko e mbui, kendo imany ngáto ma riembo pikipiki mondo okelni. Nitiere yore mangény, kata nitie ji mangény maikore mondo okelni gimoro amora ma inyiewo e yor mbui. Mano e kaka gini oselokore.